Wa mbere, hĩndĩ ĩrĩa marantitithania waya cia internet nĩmatigagĩrĩra atĩ waya icio itinagera thĩ, ĩndĩ ciagera kũndũ igũrũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ andũ kana kĩndũ kĩahota gũthũkangia waya icio, na ũguo andũ arĩa marahe internet mwena ũcio makorwo matamĩrĩ. Ũndũ wa keerĩ, nĩ mamenyithagia ahũthĩri kana agũri a internet yao hĩndĩ ĩrĩa kambuni ĩ na mathĩna ma internet na makahoya mũhera na o ho hĩndĩ ĩria ĩgũcoka, nĩ makoragwo makĩmandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ ya kũmamenyithia atĩ mũtambo kana internet yao nĩyacoka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ matigagĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa merwo handũ hana harĩ na thĩna wa internet, nĩmathiaga nginya handũ hau na makamethera kĩhonia na njĩra ya kũmathondekera nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ kana agũri ayo nĩ makenerera motungata mao.

Thĩna wa ũcenjia wa rĩera ũkoretwo ũgũmĩire bũrũri, kana mabũrũri maingĩ kwa ihinda rĩrĩ, na kũrĩa arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ witũ, mambĩkĩte mĩtaratara nĩ guo gũtigĩrĩra atĩ nĩ maretiria mogarũrũku ma rĩera. Wa mbere, arĩmi nĩ makorwtwo makĩhanda mĩmere ĩrĩa ĩhotaga gũĩtiria imera ciothe cia rĩera, wa mbere, wakorwo nĩ kĩndu marahanda, nĩ mambaga kũmenya atĩ kĩndũ kĩu no kĩhote gũĩtiria riũa ona kana gĩtirie mbura, kana kĩmera o gĩothe. Wa kerĩ, nĩ marahanda mbegũ iria hetũkie nĩ ataaramu a ũrĩmi na iria cirerĩkana no ihote gũkorwo igĩtiria imera ciothe cia rĩera. Ũndũ ũcio ũngĩ, arĩmi nĩ mambĩirie kũhĩmbĩria ũrĩmi wa gũitĩrĩria maaĩ, kũrĩa ona kũngĩgĩa riũa kana kũngĩgia riũa inene, nĩ mahotaga gũkorwo marĩ na kĩndũ mangĩgetha kuumana na ũrĩmi wao. Ũcio ũngĩ nĩ nyũmba kana iria twĩtaga green houses kũrĩa mahotaga gũĩka ũrĩmi wao kũu thĩiniĩ wa indo ciothe iria mangĩbatara gũkorwo makĩrĩma.

Rũhonge rũrĩa rũĩkaine mũno gũkũ bũrũri-inĩ na wendia wa indo cia ũrĩmi rũĩkaine ta Kenya Seed Company. Rũhonge rũrũ rũkoragwo na ũigĩrĩrĩki ũtiganĩte. Wa mbere nĩ gũkorwo rũkĩenderia arĩmi mbegũ iria ikinyanĩirie ikĩro cia kuhanda nĩguo gũtigĩrĩra atĩ matinathiĩ hathara ya kũhanda mbegũ iria itarĩ cio kuuma kambuni ingĩ oro ciothe. Ũndũ wa keerĩ, kũngĩkorwo kwĩ na mbegũ maramenya itikinyanĩirie ikĩro nduka-inĩ, nĩmoyaga ũigĩrĩrĩki wa gwĩka ũthuthuria hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mateta kuuma kũrĩ arĩmi, nĩguo gũkũrana nĩ mbegũ irĩkũ ingĩhandwo nĩ arĩmi. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩmahotaga guthuthuria mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmĩire arĩmi, na magoka na ndawa kana kĩhonia kĩa mĩrimũ ĩyo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ indo cia arĩmi itinaanangwo nĩ tũtambi kana mĩrimu.

Batiĩ gũkuhĩrĩria, ndĩmũnyite ũgeni, na ndĩmũgeithie na gĩtĩyo, njoke ndĩmũrie ndĩmũteithia atĩa, angĩkorwo kĩndũ kĩrĩa agũĩtia tũtirĩ nakĩo, ndĩmũĩre na njĩra njega, tũtirĩ nakĩo kwa ihinda rĩrĩ, kana ndĩmwĩre nĩ gĩthuru, kana gĩtikinyĩte, nokoro nĩ gũkinya gĩtakinyĩte, ndĩmwĩre ihinda rĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo kuo, no ndĩmwĩre kĩndũ kĩrĩa twĩnakĩo ithenya-inĩ rĩa kĩndũ kĩu, angĩkorwo agĩbatara, ndĩmwĩre ũrĩa kĩhũthĩkaga, onokorwo noakĩũĩ, na abatiĩ gũcokia ihinda-inĩ rĩigana atĩa, ngĩngithiĩ kĩage kũruta wĩra ũrĩa gĩbataire, angĩkorwo nĩegubatara kĩndũ kĩu, kana nĩ egũkenio nĩ kĩndũ kĩu, nongorwo ngĩmwĩra thogora wakĩo, wona ndarĩkia, no ndĩmũrie kana he ũndũ ũngĩ, angĩenda kũmenya makĩria, wĩgiĩ kĩndũ kĩu, angĩkorwo nĩ aiganĩire, na hatirĩ na ũndũ ũngĩ, angĩenda kũmenya, no ndĩmũrie kana nĩ egũgĩkuwa na ndĩmwohere, mũthiya nĩbatiĩ gũkorwo ngĩmũcokeria ngatho, nĩũndũ wa gũtwĩhoka, na gũcagũra kũgũra indo ciake, kuuma kambuni-inĩ itũ.

Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ kauntĩ-inĩ ya Homabay nĩ magunĩka na motũngata ma ũgima mwega wa mecirĩa thirikari nĩ ĩbatiĩ kwarĩra mĩtaratara, ĩmwe ya mĩtaratara ĩno thirikari nĩ ĩbatĩi gwaka ceceni cia kũheana motungata macio, marĩa kana irĩa igwakwo kauntĩ-inĩ ya Homabay, nĩgũo gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ mwena ũcio nĩ wahota gũkinyĩra motũngata macio hakũhĩ nao na motũngata macio makorwo marekwo hatarĩ marĩhi. Ũndũ wa kerĩ, thirikari nĩ ĩbatiĩ kũiga keheri-inĩ mbeca cia gũtwarithia na mbere mĩhango iyo na oho kwanĩrĩrithia na nyũmba cia mohoro atĩ nĩ gũgakorwo na kũrorwo kana gũthũrimwo meciria, nĩ getha andũ makahota kwĩyumĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũgia na kambĩinĩ ya kũheana motũngata macio, kũria thirikari ĩbatiĩ gũtũma ataaramũ arĩa mohĩgĩrĩire thĩiniĩ wa maũndũ macio, nĩgetha ĩkorwo ĩgĩthũrima andũ na oho kũmarĩria mĩikarĩre mĩega ĩrĩa ĩngĩtũma mũndũ athĩre thĩna wa mecirĩa. Ũcio ũngĩ nĩ kũhe atongoria kuuma kaunti-inĩ ĩyo ũigĩrĩrĩki wa gũcokanagĩrĩria mũingĩ wa mwena ũcio mahinda kwa mahinda nĩguo gũthũrimwo.

Ũngĩkinya nyũmba ũkore atĩ kĩmwe kĩa indo irĩa wagũra kuuma nduka-inĩ nene nĩ gĩthũku, nĩ ũbatiĩ woe kĩndu kĩu hamwe na rĩthiti iria wagũra kĩndũ kĩu nakio, ũmĩcokiĩ kana ũtegũte mahinda ũthiĩ nginya nduka-inĩ iyo. Wona wakinya nĩ ũgũthiĩ kũri andũ arĩa maheanaga motungata ma kũoya mateta ma agũri, ũkorwo ũkĩmatarĩria nĩ uma kuo ndagĩka nini hetũku, na wakorwo wagũra indo ngũrani, no ĩndĩ wakora kũrĩ na kĩndũ gĩthũkũ. Nĩ ũbatiĩ kũmonĩa rĩthiti wa indo icio wagũra na ũmane kĩndũ kĩu, na oho no ũmonie angĩkorwo warĩha na Mpesa ũmonie marĩhĩ marĩa wakorwo ũgĩka. Maũma hau makwaranĩrĩa na mamenye kana nĩ magũkũne kĩndũ kĩngĩ, nĩgetha ũkorwo ũkĩhingĩrio meririrĩa ma ngoro yakũ kũrĩa mabatiĩ gũgũcenjeria na kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa gĩtathũkĩte.

Wa mbere, nĩ atongoragia andũ, kana kũhe andũ arĩa maraina mwerekera wa rwĩmbo rũrĩa makũina, kuona we nĩwe ũmenyaga rwĩmbo rũrĩa akũinithia, rũkwambia ha, rũkũrĩkĩrĩra ha, na wona rũu rwarĩka, akamenya rũrĩkũ rũngĩ agũkorwo akĩinithia, ũcio ũngĩ nĩkwonanagia atĩ gĩkundi, kana andũ acio, marĩ na mũbango mwega, ohamwe na ũnyitanĩri mwega, ũkoraga hĩndĩrĩa kũrĩ na mũndũ ũramũinithia, nĩ mũrigagĩrĩria inyuothe gũkorwo mũkĩina hĩndĩ ĩmwe, na ũguo mũgakorwo nĩ mũrareke mũndũ ũmwe amũtongorie, nao aya angĩ magakorwo makĩamũkĩria, ũndũ ũcio ũngĩ, kũgĩa na mwĩinithia, nĩ kũrigagĩrĩria inegene, hĩndĩrĩa ngurubu ĩraina, andũ othe mangĩhokerwo harĩ gũtongoria rwĩmbo, nĩũkoraga o mũndũ aratongoria gĩcibaũ gĩake, kana rũrĩa akwenda, ũndũ ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mũinithia, kũgiragĩrĩria mũndũ gũkorwo agĩtongoria, kana andũ othe gũkorwo magĩtongoria hĩndĩ ĩmwe, ũgakora maratongoria nyĩbo itahanaine hĩndĩ ĩmwe, kana icibaũ itahanaine hĩndĩ ĩmwe, na ũguo hagakorwo nĩ ta inegene.

Batiĩ kũmũgeithia ũrĩa tũgeithanagia, kana o arata nĩ marĩ ũrĩa magaithanagia hĩndĩ ĩrĩa macemania, kana ũrĩa mamenyanaga, ũguo nĩguo batiĩ kũmũgethia, wa kerĩ, ndĩmũrie ahana atĩa, kana akoretwo ahana atĩa, bamĩrĩ ĩhana atĩa, hamwe na andũ ao, ũcio ũngĩ, nongorwo ngĩmenya, kana ngĩenda kũmenya, agũkĩte maũndũ-inĩ mahana atĩa, kana mĩhango ĩrĩkũ, ũrĩa onaniĩ batiĩ kũmwerethera mĩhango ĩrĩa ngũkĩte, twarĩkia ũguo, no totue itue rĩa kũgũra indo hamwe, o tukĩarangagia, tũcoke tũtigane wona twarĩkia mĩhango ĩyo.

Wĩra mũnene wa ataũri hĩndĩrĩa kũrahunjio, nĩ gũteithĩrĩria arĩa mataranyita rũthiomi rũrĩa mũtungatĩri arahũthĩra, nĩguo onao makorwo makĩmenya nĩkĩ kĩrerĩkana, nĩ ũkoraga kũndũ kũingĩ, andũ nĩ matukanĩte, na andũ maiguwaga thiomi ngũrani, hau nĩ ho ũkoraga mũtungatĩri ahũthĩra rũthiomi rwake, nake mũtaũri nĩ ataũra na rũthiomi rwa gĩthweri, kana rwa gĩthũngũ, nĩguo gũtigĩrĩra andũ arĩa mataraigwa rũthiomi rwa kũu, nĩ maigwa maiganĩire, ũndũ wa kerĩ, mũtaurĩ nĩ ateithagĩrĩria mũtungatĩri, harĩ gũthoma kĩrĩkanĩro, mũtungatĩri auga nĩ ibuku rĩrĩkũ arenda athomerwo, nĩ ũkoraga kaingĩ mũtaũri nĩwe ũmũthomagĩra, na wamũico, ataũri nĩmatũmaga kĩhunjio kĩgĩe na cama mũno, tondũ nĩũkoraga andũ othe nĩmahota kũnyita ũrĩa kũrerwo, na kwoguo nĩ mũrahota gũtwarana hamwe, ũndũ ũrĩa ũmũrehaga hamwe, nangĩkorwo he ũndũ wa gũkenerera thĩiniĩ wa kĩhunjio kĩu, ũgakora inyuothe nĩ mũrahota gũkenerera.

Hũthagĩra app kana mũtambo wa M_power harĩ kũrora na kũrĩha marĩhĩ makwa ma thitima, ũrĩa app ĩno ĩhũthĩkaga, ũhũthagĩra wambaga ũkagwatia intaneti yakũ kana ũgatigĩrĩra atĩ intaneti ya thimu yakũ ĩrĩ na intaneti ukahĩngũra app ĩyo wahĩngũra ũgacagũra ũtũngata ũrĩa ũrenda, okorwo nĩkũrora ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩha thitima yakũ ũgacagũra wakĩnya haũ nĩmakwĩraga wĩkĩre namba yakũ ya thitima, kana kĩrĩa twĩtaga mita, wĩkĩra nĩũkuona ũria ũkoretwo ũkĩgũra mbia, kana ũkĩgũra thitima yakũ kwa ihinda.

Kĩrĩa kaingĩ gĩtũmaga arata mathekanie rĩrĩa macemania, thutha wa ihinda iraya, nĩkuona atĩ nĩmagĩa na kanya, gakuonana rĩngĩ, thutha wa gũkorwo moranĩtwo kwa ihinda iraya. Ũndũ ũngĩ, arata nĩ andũ mangĩrana maũndũ mothe, na ũguo, nĩmakoragwo na ihinda rĩa kũgayana ndeto na maũndũ marĩa mahĩtũkĩire na marĩa marathiĩ nambere mĩtũrĩre-inĩ yao, marĩa maita maingĩ makoragwo onamo marĩ magũthekania, na kwa ũguo nomatũmaga onao makene. Ũcio ũngĩ, arata nĩmaragia maũndũ maingĩ, nginyagia maũndũ marĩa magũthekania thĩinĩ wa ndeto ciao, nginyagia maũndũ marĩa monete ma andũ arĩa angĩ, nginyagia maũndũ magũkenania marĩa monete kuma kwĩrĩgana, ũndũ ũrĩa ũtũmaga magĩe na kanya gagũtheka.

Wambere, Mpesa nĩyahĩmbĩirio nĩ andũ na njĩra nene, kuona ĩrĩ maũguni maingĩ, ta gũtũma mbeca kũndũ kũnene, kana kwamũkĩra mbeca kuma kũndũ kũnene, ũndũ ũrĩa andũ matonete hau gabere, na kumana na ũndũ ũyũ andũ nĩmagathĩrĩirie kũhũthĩra kwa Mpesa na njĩra nene, ũndũ ũrĩa watũmire aingĩ mamenye kũrĩ na Mpesa, na kũmĩhũthĩra kũndũ kũingũ mĩena mĩingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, wona yathugundwo na yarutwo, nĩmahotire kũhũrwo njeki nĩ aigithia anene ngũrani, arĩa mendekithirie agũri aao kũrĩhaga kũhũthĩra Mpesa, ũguo ũhũthĩri wayo ũgĩtherema na njĩra nene mũno, kuona atĩ nĩyahotire kwamũkĩrwo wega nĩ nginya aigithia. Ũndũ ũcio ũngĩ, noyahotire kwamũkĩrwo wega nĩ thirikari, iria ciatuire itua kũrutithania wĩra na kambuni iria iheanaga ũtungata wa Mpesa, na ũguo, onao makĩambĩrĩria gũtambia ngumo njega ya ũhũthĩri wa mpesa.

Wa mbere nĩ ũhotaga kwamũkĩra motũngata maya handũ o harĩa hothe ũrĩ bata nĩ ũkorwo ũrĩ na thimũ yaku na ũrĩ na App yaku, ũgũo ũkahota kũrĩhĩra motũngata marĩa ũngienda. Ũndũ ũngĩ App nĩ ihonokagia mahinda kũona ndũrabatara guthiĩ gũbanga raini nene bengi nĩgũo kũiga kana kũrũta mbeca, kũona no wiĩkire maũndũ maũ ũkĩhũthĩra App yaku ya thimũ. Ũndũ ũngĩ nĩ uhotaga kũrĩha indo kana kũgũra indo naihenya na App cia thimũ gũkĩra kandi. Kũndũ kũingĩ ũkoraga no ũrĩhe imwe kwa imwe kuuma bengi ũkĩhũthĩra App irĩa irĩ thimũ-inĩ ũkĩringithania na kandi kũrĩa andũ kana kũndũ kũingĩ gũtakoragwo na macini ya gwĩkĩra kandi nĩgũo ũhote kũrĩha na ũguo ũgakora App ya thimũ yaku nĩyo ya gũteithĩa na njĩra nene .

Sacco nĩ ĩrĩ ũhoti wa gũkuruhania andũ a ĩkĩro ciothe andũ arĩa marĩ na mbeca makĩria a kĩrathi gĩa gatagatĩ na akĩrathi gĩa thĩ nĩmahotaga kuĩgĩthia thĩiniĩ wa Sacco, kuona nĩ cia mĩthemba mĩingĩ na mũndũ aigaga kũringana na ũhoti wake na kũrinagana na mĩonere yake ya mbeca, ũndũ ũmwe na mbeca iria angĩhota kũiga. Wa kerĩ, nĩ ihotithĩtie andũ gwĩkũria na njĩra nene, kuona nĩũheagwo ngombo irĩa ũcokagia na njoherera cia thĩ na ihinda iraya rĩrĩa ũheagwo rĩa gũkorwo ũgĩcokia mbeca icio kũrĩngana na ĩrĩa wakomba. Ũcio ũngĩ ĩhotithagĩa mũndũ kũhota kũgaya mbeca cĩigana ũna thũtha wa mũico wa mwaka irĩa ni maciaro marĩa monete kũma Sacco ĩnĩ ĩyo . Ũcio ũngĩ Sacco ĩmwe nĩ ikuheaga ngombo ũtarĩ na mũndũ ũrandĩkithia arĩ ta guarantor kana mũndũ ũrĩa ũngĩkũrĩhĩra thĩrĩ ũcio we ũngĩremwo, kũona no ũheywo ngombo kũrĩngana na mbeca irĩa ũngĩkorwo wĩigithĩtie.

Wa mbere, arĩmi mabatiĩ kũhanda indo iria cingĩtiria imera ciothe, kũrĩ mbura kana kũrĩ na riũa. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũhanda mĩtĩ ĩrĩa ĩteithagĩrĩra kũrehe mbura rĩrĩa gũtarĩ na kũgirĩrĩria tĩri gũkuuo nĩ maaĩ ma kĩguo, na to mĩtĩ yothe mũndũ abatiĩ kũhanda, nĩ kũrĩ mĩtĩ ĩrĩa ataaramũ mendekithĩtie gũkorwo ĩkĩhandwo mĩgũnda-inĩ, kuona nĩ ĩteithagia na ndĩkoragwo ĩgĩthũkia irio mĩgũnda-inĩ. Ũcio ũngĩ, nĩ kũaga kũrĩma kũndũ kũrĩa kũinamu, kuona tĩri nĩ ũkuagwo nĩ maaĩ ma kĩguo, na kũguo mahĩmbĩrie gũkorwo makĩiganania, kana gũaka kũndũ kũrĩa kũinamu, magaka indo ciakagwo nĩ guo tĩri wa kuuo kana nĩ guo hatige kũinama tĩri ndũgakuuo.

O ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie, no guo ona kambuni irathiĩ na mbere, na kũagĩrithia motungata mao. Mũtambo wa M-Pesa nĩ ũmwe ũrĩa wagĩrithĩtie motungata mao na gũtigĩrĩra atĩ nĩ ũrahotithia andũ kũaga gũte mbeca ciao na njĩra ngũrani. Ya mbere, hĩndĩ ciothe watũma mbeca, nĩ ĩkũragia kana ũrenda cithiĩ kũrĩ mũndũ mũna, ĩgakũrehera rĩtwa, na wakorwo tikuo ũrenda ithiĩ, nĩ ũkoragwo kana akorwo nĩ wahĩtania namba no gũkanja to nĩ maheanaga ũtungata wa gũkanja. Ũcio ũngĩ, angĩkorwo nĩ cigũthiete, kũrĩ na namba ĩrĩa andũ kana mũndũ atũmaga nĩ guo gũkanja, na oho no ũhũre thimũ nĩ getha ũcokerio mbeca icio wona maranĩria na kũrĩa mbeca ciathiĩ, nĩ getha makorwo magĩgũcokeria rungu rwa mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana.

Ũngĩtũma mbeca kũrĩ namba ĩrĩa ĩtarĩ yo, no ũkorwo ũkĩhũra thimũ kũrĩ kambuni ya Safaricom na ĩrĩa ĩramataga motungata ma M-Pesa, na njĩra ya kũhihinya star ĩmwe, gĩbũgũ, gĩbũgũ hash na ũcagũre kũranĩria nao. Wona moya thimũ, nĩ ũmataragĩria thĩna waku, ũkamamenyithia watũma mbeca kũmahĩtia, na ciakorwo igĩthiĩ kũrĩa ũtekũendaga, warĩkia nĩ makwĩraga ũmathomere namba ĩrĩa watũma kũrĩ yo, na ĩrĩa ũkwendaga gũtũmĩra mbeca icio, warĩkia ũguo, ni magũĩtagia namba ya gĩbandĩ, na magakũria kama ũkwenda icoke kũrĩ we, kana itũmĩrwo mũndũ ũrĩa ũkwendaga mbeca icio ithiĩ kũrĩ we rungu rwa mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana. Marĩkia ũguo o nĩ o makoragwo makĩhũrĩra mũndũ ũcio na akorwo gũtirĩ mbeca uma ũmũtũmĩre kana etĩkĩra ũcokerio mbia, magakorwo magĩgĩcokia thutha wa mathaa mau mĩrongo ĩrĩ na mana.

Taũni, nĩ gũkoragwo na netiwaki ĩrĩ njega ũkĩringithania na icagi gĩcigo-inĩ gĩakwa. Kĩrĩa gĩtũmĩte ndeto ĩno ĩhoteteke, nĩ atĩ mataũni-inĩ nĩ kũrĩ na indo igathĩkagwo cia gũkorwo igĩtuma netiwaki ĩkorwo ĩrĩ njega, indo iria kaingĩ ciũĩkaine ta boosters na indo iria kaingĩ itatwaragwo icagi-inĩ. Ũndũ wa kerĩ, taũni-inĩ nĩ kũrĩ mĩhang'o mĩingĩ na kũguo no mũhaka kambuni cia waranĩria itigĩrĩre atĩ kũrĩ na netiwaki njega, nĩ guo biacara icio ikorwo igĩka wega. Ũndũ ũcio ũngĩ, hĩndĩ ĩrĩa taũni andũ arĩa maheanaga motungata ma netiwaki metwo, nĩ getha makorwo makĩrora kwĩna thĩna, nĩ mahotaga gũkinya na ihenya no ĩndĩ icagi-inĩ nĩ kũagaga ona mũndũ ũngĩhũra thimu, kũmenyithania kũrĩ na thĩna wa netiwaki.

Ciringi mĩrongo ĩtatũ, kaingĩ na kaingĩ andũ monaga irĩ nini makĩria, no ĩndĩ ingĩtũmĩka wega, mũndũ noeteithie nacio. Ingĩkorwo ndĩ na ciringi mĩrongo ĩtatũ, ngũthiĩ nduka-inĩ, ngũre nyeni cia ciringi ikũmi, ngũre gĩtũnguru gĩa ciringi ithano, na nyanya cia ciringi ithano, ũndũ ũrĩa ũngĩndeithia gũkorwo ndugĩte irio cia ũtukũ, na ngarĩa na ngahũna. Nacio ciringi ingĩ ikũmi, kuona ndahũthĩra ciringi mĩrongo ĩri, ciringi ikũmi no ngorwo ngĩiga, kuona mũndũ nĩ abataire gũkorwo agĩtigĩrĩra atĩ o mũthenya nĩ waiga kĩndũ, kumana na mbia iria wĩnacio ona ingĩkorwo irĩ nini, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ wathondeka rũcio rwaku, kuona ũngĩiga ikũmi rĩrĩ, na mũthenya ũngĩ wĩige ingĩ, mbia ici no igagũteithia handũ, na wahota kũiga biacara ona irĩ nini, kuona nyingĩ ciambagia irĩ nini, igathiĩ ciandandũkĩte.

Mũndũ athiaga nduka-inĩ, ĩrĩa kũrĩ andũ maheanaga maũtungata ma kũruta kana kũiga mbeca, maingĩ arĩa moĩkaine ta agents. Wakinya ho, ũkoragwo ũkuĩte gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri. Ũgathiĩ ũkamwĩra nĩũkwenda kũruta mbia mũigana ũna. Akwĩra nĩguo noarute arĩ nacio, ũkaingĩra thimũ-inĩ yaku, ũkaingĩra kwa Mpesa, wakinya ho, he handũ ĩkũragia kana ũkwenda kũruta, ũkamwĩra ĩĩ, ĩgakwĩra wandĩke namba ya agent harĩa ũkwenda kũruta ũkamĩandĩka, na nĩguo kũgirĩrĩria mbeca kũra kana kũiywo, thikũ ici nĩũrandĩka nginya nĩ handũ hana, kuona ohandũ harĩa harĩ na agent wa Mpesa, nĩ harĩ na namba ĩrĩa ahetwo, ĩrĩa ĩtagwo store number ũgekĩra, ĩgacoka ĩgakũria ũkwenda kũruta mbia cigana, ũgekĩra mũigana, ĩgacoka ĩgakũria ũrenda kana ĩgakwĩra wĩkĩre pini yaku ya Mpesa, wekĩra, ũgatũma mecĩnji ĩyo, ũkorio kana ũkwenda kũruta handũ hana, ũkaheyo rĩtwa rĩa store hau ũrĩa ĩretwo, ũkamĩra ĩĩ, wamĩra ĩĩ mbeca ciaku igakorwo nĩciauma ũkaneywo.

Kĩrĩa gĩtũmaga barabara ya expressway ĩrĩhĩrwo nĩ wa mbere, thirikari ya kauntĩ ĩhote kuona mbeca cia kũroraga barabara ĩyo na gũtigĩrĩra nĩ yaikara na ikĩro njega ta ũrĩa ĩbatiĩ. Wa kerĩ, nĩ guo kũhe kauntĩ ya Nairobi mbeca, iria mahũthagĩra maũndũ mangĩ, kana iria mahũthagira harĩ mũndũ mangĩ ta ũkũria wa taũni ĩyo, mabarabara-inĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ guo kũnina mũhatĩkano kuona ti andũ othe mageragĩra barabara ĩyo, kuona ĩgeragĩrwo tu nĩ mũndũ ũrĩa wahota kũmĩrĩhira, mũndũ ũrĩ na ihenya, kana mũndũ ũrĩa ũkwenda kũmĩhũthĩra nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani, na kũguo ti ngari nyingĩ ikoragwo ikĩgerera barabara ĩyo, ũguo kũnyihia mũhatĩkano ũrĩa ũngĩkorwo barabara-inĩ ĩyo, na oho, nĩ ĩhũthagia mũhatĩkano barabara-inĩ iria ingĩ, kuona ngari imwe ciagera bara ĩyo, ici ingĩ bara itigũkorwo na mũhatĩkano mũnene.

Wa mbere, mũndũ nĩ abatiĩ gũkorwo arĩ na mĩaka ikũmi na ĩnana gũthiĩ na igũrũ, ona gũtuĩka andũ aingĩ nĩ maunaga watho ũyũ, na ũgakora nĩ kũrĩ ciana cĩĩyandĩkithagia kũhũthĩra ibandĩ cia aciari ao, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho. Wa kerĩ, nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũrĩ na gĩbandĩ gĩa bũrũri, kuona nĩ kĩmwe kĩa indo iria ihũthagĩrwo harĩ kũandĩkithia kadi ya thimũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, ndũbatiĩ kũandĩkithia makĩria ya namba ĩmwe na gĩbandĩ kĩmwe nĩ guo kĩwatho, ũbatiĩ gũkorwo tu, ũrĩ na namba ĩmwe, ĩrĩa yandĩkithĩtio rungu wa rĩtwa rĩaku kana namba ya gĩbandĩ gĩaku, ũndũ ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ, andũ nĩ marauna watho ucio, na gũgakora andũ aingĩ meyandĩkithĩtie na makĩria ma namba ĩmwe.

Ũngĩenda gũcokia kandi ya thimũ ĩrĩa yũrĩte, ĩgathũka kana ĩkaiywo, ũthiaga kũrĩ kambuni ĩrĩa ĩheanaga ũtungata ucio, ĩrĩa nĩ ya Safaricom. Wakinya ho, ũkamatarĩria ndũrĩ na kandi yaku kuona either nĩ yũrĩte, ĩgathũka kana ĩkaiywo. Wa kinya ho, nĩ wĩragwo ũneana namba kana ũneane gĩbandĩ gĩa bũrũri, waneana, ũkerwo ũheane namba ĩyo ũrahũthĩraga, ũkorio nĩ mũndũ ũrĩkũ wahũrĩire rĩa mũico, kandĩ ya thimũ kana credit ĩrĩa wekĩrĩte rĩa mũico, na oho, ũkorio nĩ nama ĩrĩkũ ũhũragĩra mũno. Wona waneana macio mothe, nĩ ũkoragwo ũkĩhingũrĩrwo raini, kana kandi o ĩrĩa ũrarĩ nayo, na ũkaheana kana ũkoywo kĩrore, ũgacoka ũga sign nĩ guo ũkorwo ũkĩheyo kandi ĩyo.

Wa mbere nĩ ũkoragwo na mbeca bunjĩku, kũguo ndũbataraga gũkorwo ugĩtinda ũgĩetherwo mbeca cia gũcokerio okorwo nĩ kĩndũ ũkũrĩhaga na wakorwo atĩ nĩ waneana icio bunjĩku. Wa kerĩ, nĩ ĩteithagia kũrĩha indo ici nini hĩndĩ ĩrĩa ũragũra kwa mũhiano, angĩkorwo nĩ kĩndũ gĩtakĩrĩtie ciringi mĩrongo ĩtano, no ũkorwo ũkĩneana mbeca icio cia thendi iria itagũtinda ikĩgia mũndũ gũkorwo agĩgũethera cia gũgũcokeria. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ raithi gũciiga, kuona mũndũ ndonaga tarĩ mbeca nyingĩ ũraiga, mũno makĩria ũngĩkorwo na karimũ ka nyũmba, na hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtua gũgabunja thutha wa ihinda rĩrĩa ũrendaga, ũkoraga nĩ ũhotete kũiga mbeca nyingĩ, kuona ndũramenyaga ũraiga cigana. Ũcio ũngĩ nĩ hinya kũiywo, tondũ andũ aingĩ monaga ta itarĩ mbeca nyingĩ na ũguo mabataraga kuoya mbeca cia maratathi ũkĩringithania na thendi.

Gathandũkũ ga kũiga mbeca mũciĩ, nĩ gateithagĩrĩria ciana kũgĩa na, kana kwĩigĩra mũthithũ, kũona nĩ mahotaga gũtigĩrĩra atĩ nĩ maiga kĩndũ o hĩndĩ. Wa kerĩ, nĩ magĩaga na ũmenyeru na mĩtugo mĩega gũoka nĩ kũiga mbeca. Ũndũ ũrĩa mũndũ ekaga ona a neneha, kũona nĩ ahotaga kũnyitĩrĩra ũndũ ũrĩa marerirwo naguo wa kũhota kweigĩra mũthithũ wa nahau thutha-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gatigagĩrĩra nĩ marahota kwĩigĩra, kana kũiga kĩndũ kĩnini kĩrĩa o mũndũ ona, kuona karĩ mũciĩ na no gũikia mũndũ acikagia ho, ona kĩrĩa kĩnini mũno ona. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ iteithagĩrĩria, kuona nĩ macindanaga nũũ ũgakorwo na mbeca irĩa nyingĩ mũno mũico wa mwaka, kana hĩndĩ ĩrĩa mabangĩte gũgagatumũra, na ũgakora mũndũ nĩ ahota kwĩgũrĩra kĩndũ kumana na mbeca irĩa aigĩte.

Kwa ihinda rĩrĩ, biacara nyingĩ nĩ ihĩmbĩirie gũkorwo ikĩrĩhwo na njĩra ya M-PESA makĩria makũrĩhwo na mbia iria irĩ moko. Wa mbere nĩ kũrĩ mandĩkithagia namba ciao ĩgakorwo nĩyo ĩratũmĩrwo mbeca. Na oho, no kũrĩ andũ angĩ meyandĩkithagia na namba ĩtagwo Till ĩrĩa marĩhagwo nayo, rungu wa rĩtwa rĩao. Nĩ kũrĩ nangĩ, makoragwo meyandĩkithĩtie na kĩndũ gĩtagwo Paybill ĩrĩa kaingĩ ĩkoragwo ĩnyitithanĩtio na bengi ya mũndũ, kũrĩa mbeca icio cingagĩra, kana ikaingĩra namba-inĩ ĩyo ya Paybill ĩrĩa acokaga kũruta. Nĩ kũrĩ angĩ nao, marĩhaga na kĩndũ gĩtagwo Pochi La Biashara kũrĩa itũmagwo, ũndũ mũndũ atangĩhota gũcicokia.

Hĩndĩ ĩrĩa wahũthĩra kĩrore, ona kana mbica cia ũthiũ, nĩ gũtigagĩrĩra atĩ mĩtambo yaku nĩ mĩgitĩre makĩria , kana ĩrĩ na ũgitĩri wa mwanya. ũũ nĩ gũkorwo atĩ gũtirĩ mũndũ bũrũri-inĩ, kana thĩĩ ngĩma, ũrĩ kĩrore ta gĩaku. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa ũrabatara kuhingũra mũtambo mũna gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota kũuhingũra ũtetũmĩra kĩrore gĩaku. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũthiũ, kĩrĩa waingĩra nakĩo na ũthiũ kana ũhũthĩrĩte ũthiũ harĩ indo ciaku nĩ ũtĩgagĩrĩra atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ kana ũthiũ wa mũndũ ũngĩ ũngĩoya mũtambo ucio wĩkĩrĩte nagũo kũona ĩkuheyaga ũgitĩri makĩria na ũgitĩri wa mwanya ũkĩringithanĩa na namba kũrĩa korwo nĩ namba wĩkĩrĩte mũndu o wothe no acikĩre no urĩgwĩkĩra kĩrore kana ũthiũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngikĩra tiga wee.

Kwa ihinda rĩrĩ, o ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie, noguo ona mĩkĩre ya maũndũ thĩiniĩ wa biacara ĩracenjia. Kwa ihinda rĩrĩ, ahũri biacara nĩ mahĩmbĩirie mũno kũrĩhwo nĩ agũri ao, makĩhũthĩra MPESA, kĩndũ tũĩtaga Pochi La Biashara. Kuona hĩndĩ ĩrĩa wahũthĩra ũguo, mũgũri kana mũgũri, ndangĩhota gũcokia mbia icio, atũma gũtirĩ ũndũ angĩcicokia, na ũguo nĩ igitagĩra mwendia harĩ kũiywo. Ũndũ wa kerĩ, no kũrĩ mendaga kũrĩhwo na mbeca baribari, kuona nĩ metigagĩra arĩa mangĩkorwo kana tũrĩa-nĩme tũrĩa tũngĩkorwo tũgĩũka kũrĩha na MPESA, magacoka makaga gũtũma mbia, kana macitũma, magecokeria mbia icio.

Wa mbere, atumia mombĩtwo na ũndũ ũcio thĩiniĩ wao, koguo ũkoraga, ona ti ũndũ ũrĩ thĩiniĩ wa meciria mao, no nomaraconoka hĩndĩ ĩrĩa mararanĩria, na mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa harĩ na athuri. Ũndũ ũngĩ, ũkoraga atĩ athuri, nĩmakoragwo na hinya mũingĩ, kuma mĩrorere, nginya maũndũ-inĩ mangĩ, na koguo hĩndĩ ĩrĩa araria, nĩũkoragwo ũkĩigua gũconoka, kũringana na ũrĩa arakũrora, na maũndũ mangĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩũkoraga ona mũthuri ũcio nĩ maũndũ mega arera mũtumia ũcio, ũndũ ũrĩa ũtũmaga onaguo eigue arĩ omũnini, na agaconoka mũno.

Wambere nĩ ikũhotithagia gũkũrana na kũmenya kĩhumo gĩaku na ũndũire waku nĩ ũrĩkũ. Warĩkia gũkũrana, nĩ ũmenyaga maũndũ marĩa metĩkĩrĩku thĩiniĩ wa ũndũire waku, na marĩa matarĩ metikĩrĩku. Kwa mũhiano, nĩ ũkoraga nĩ kũrĩ andũ matangĩhikia andũ burani nĩ ũndũ wa ũndũire. Kana ũgakora harĩ ũndũ ũtarĩ mwĩtĩkĩrie gwĩkwo ũndũire-inĩ waku, kuona nĩ mũgiro na ũngĩkwo rĩ, ũngĩhota atĩa kwĩthahũra. Ũndũ ũngĩ, nĩ ũteithagia kũgitĩra ũndũire witũ, tondũ nĩ mũmenyaga ũrĩ na mahinda, kana ũkoragwo ũgĩĩkwo atĩa, na maũndũ ma ũndũire rĩ, matabanagio atĩa. Angĩkorwo nĩ magongona nĩ ũmenyaga nĩ rĩakĩĩ, na rĩtabanagio atĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũtũmaga, kana nĩ ũteithagĩrĩria gũtũuria ũndũire witũ. Kuona ona inyuĩ mwaheo kĩrĩra, nĩ mũkaganagĩra njiarwa cianyu. Na ũguo kũgitĩra na gũtũuria ũndũire witũ.

Wambere tik tok nĩrĩ ũhoti wa kũgomithania andũ aingĩ kuma icigo-inĩ ciothe cia mabũrũri ngũrani nĩkuo macemanagia. Ũndũ ũngĩ no mwĩke mĩcemanio kuo kuona nĩ kũrĩ na arĩa mahotaga gũtabarĩra mĩcemanio ĩyo. Tik tok nĩĩkoragwo ĩheyanĩte nginya kamweke gagũkorwo nĩ kũrĩ na mũndũ ũrĩa ũratabarĩra, mũmũteithĩrĩria na maũndũ mangĩ ũrĩa ũngĩtũma mwĩke mũcemanio tarĩ o wa kawaida. Ũndũ ũngĩ tik tok nĩrĩ ũhoti wa andũ gũthũkũma kuo kuona mũndũ nĩaheyagwo iheyo cia mbeca kana ũkaheo iheyo iria ikũhotithagia gũtuĩka mbeca. Kwa mũhiano, nĩ kũrĩ andũ maheyagwo mahũa, nĩkũrĩ andũ maheyagwo mĩrũthi indo iria ikoragwo na mũigana ngũrani, mũnini kana mũnene na ĩkoragwo ĩnyitithanĩtio na bengi ya mũndũ ũrĩa ũrakũhe kĩheo kĩu na igatuĩka mbeca ikĩingĩra kũrĩ wee.

Woyaga thimũ yaku, ũkahingũrĩra kĩndũ gĩtagwo intaneti, ũgacoka ukaingĩra mũtambo-inĩ wa thirikari wa E-Citizen, waingĩra kũu, nĩ ũgũkora handũ ha NTSA, harĩa wandĩkaga namba ya marũa maku, ũgacoka ũkandĩka ũkwenda kũmĩerũhia mĩaka ĩigana. Nĩ harĩ handũ wĩragwo ũrĩhĩre, na ũkarĩha ũkĩhũthĩra MPESA, warĩkia kũrĩha, hau nĩ hakoragwo handĩkĩtwo nĩ kũerũhia ũrerũhia, warĩkia kũrĩha, ũgatũma, na no ũrutithie marũa mau.

Mũgarũ na ciama irĩa ingĩ cia kĩũteti, kĩama kĩa ODM, nĩgĩkoretwo kĩhotete gũkorwo gĩkĩingĩra thirikari-inĩ mahinda kwa mahinda na thirikari iria ikoretwo wathani-inĩ. Wa mbere, kĩama gĩkĩ, nĩgĩkoretwo gĩkĩgĩa na ngeithi, gatagatĩ gakĩo na thirikari, ũgakora nĩgĩetĩkĩra kũrutithania wĩra na thirikari, na gĩgatiga gũtuĩka kĩa mũng'ethanĩro ũrĩa gĩkoragwo kĩrĩ mahinda maingĩ. Oho, nĩgĩkoragwo gĩkĩheana maũndũ marĩa kĩrenda kĩhingĩrio, andũ arĩa marenda maingĩre thirikari-inĩ ao, maheo ministries ngũrani, kana iturua ngũrani, nĩgetha maingĩre thirikari-inĩ. Oho, nokũrĩ maũndũ marĩa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ akoragwo akĩgunĩka namo, kũgerera we kũingĩra thirikari-inĩ.

Wa mbere, wabici ĩno nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ ũrĩmi nĩ wehanda wega gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya gũkinyĩria arĩmi bataraitha, mbegũ cia kũhanda, iria ingĩkorwo iheanĩtwo nĩ thirikari, na oho kũngĩkorwo kũrĩ na mathĩna marĩa magũmĩire bataraitha kana mbegũ icio, nĩ mahota gũethera thĩna ũcio kĩhoni. Oho, nĩ mateithagia arĩmi, ũhoro wĩgiĩ ũcenjia wa rĩera na kĩrĩa mangĩhota kũhanda kuona nĩ methaga ataramu arĩa mangĩkorwo magĩethera thĩna ũcio kĩhonia. Ũndũ ũngĩ, nĩ mateithagia arĩmi hĩndĩ ĩrĩa kũagĩa na mũtuthũko wa mĩrimũ kana tũtambi, magateithia arĩmi, kũmenya nĩ ndawa irĩkũ mekũhuhĩrĩria kana gũethera kĩhonoa mathĩna macio. Ũcio ũngĩ, nĩ mateithagia arĩmi na njĩra ya kũmethera thoko ya magetha mao ona nja wa bũrũri ũndu ũrĩa ũmatheithagia gũkorwo nĩ mekĩra kĩndũ mĩhuko yao .Ũcio ũngĩ, nĩ matabanagia igomano , na ataramu kuuma mabũrũri-inĩ mangĩ, arĩa mohĩgĩrĩire thĩiniĩ wa ũrĩmi na makagomithania arĩmi hamwe nĩ guo gũthomithio.

Wa mbere, arũme mobĩtwo marĩ a kwenda atumia, ĩndĩ ti athuri, na kũguo hĩndĩ ĩrĩa mũtumia angĩgeithia mũndũrũme, nĩ amũgeithĩkaga na njĩra njega, ũkĩringithania na rĩrĩa mũndũrũme akũgeithio nĩ mũndũrũme ũrĩa ũngĩ. Kuona atumia kana athuri, nĩ mendete atumia ũndũ wa kerĩ nĩ kũrĩ maũndu maingi ma mĩũmbĩre marĩa makoragwo na mũtumia na ũguo, hĩndĩ ĩrĩa mũthuri acũthĩrĩria mĩũmbĩre ĩyo, nĩ ĩmũkenagia na oũguo angĩmũgeithia ona nĩ akũgeithĩka wega.

Rĩrĩa mũndũ amũrwo nĩ getha atuĩke mũtongoria, nĩ kurĩ mĩario mĩingĩ yaragio; ĩkorwo ĩrĩ mĩario mĩega, kana ĩtarĩ mĩario mĩega. Kĩrĩa gĩtũmaga kũgĩe na mĩario ĩno, nĩ gũkorwo atĩ ũrĩ mũtongoria nĩ kũrĩ andũ aingĩ magũkũrĩire maitho na arĩa makwĩhokeire nĩ getha ũkorwo ũkĩmatongoria. Na kogwo gatagatĩ-inĩ ka mĩario mĩega na ĩtarĩ mĩega, nĩ ũhotaga gũkũrana ũrĩa andũ marenda, ũrĩa andũ maragwĩciria, na maũndũ maingĩ megiĩ gĩturwa kĩu wathukĩrwo. Ũguo no mũhaka hĩndĩ ĩrĩa wathurwo gũkorwo na andũ mararia kũona ũrĩ ũmwe wa andũ arĩa athure, andu aria makũrĩkĩtwo mũno nĩ andũ arĩa marĩ rungu rwaku; andũ arĩa makwĩhokeire mĩtũrĩre yao.

Kĩrĩa gĩtũmaga mĩario ĩkorwo ĩrĩ na cama hĩndĩ ĩrĩa mũratigana na mũndũ, nĩũndũ wa mbere, nĩũkoragwo ũkĩmugĩra ũhoro, kuona nomwage gũkorwo mũkĩonana nake, ihinda-inĩ kana kwa ihinda iraya. Ũndũ wa kerĩ, nĩmũkoragwo mũrĩ na ũritũ wa gũtigana, na koguo ĩbataraga mwambe mwarie, na mwĩrane maũndũ maingĩ mega. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩmwambaga kũririkanagia, kana kũririkanania maũndũ marĩa mwĩkĩte hamwe, maũndũ marĩa mũgereire, kũrĩa mumĩte mũngĩgakinya hau, gũgakorwo na maũndũ maingĩ mũngĩrahĩra, mathĩna mũgereire kana maũndũ maingĩ muonete mũtũrĩre-inĩ, kũrĩa guothe mumĩte koguo maya nĩ maũndũ mamwe, hĩndĩ ĩrĩa mwaikia maitho na thutha na mwarora mĩtũrĩre yanyu, ĩtũmaga hĩndĩ ĩrĩa mũraria mũgĩtigana, ĩkorwo na cama mũno.

Ũndũ ũrĩa mũnene ũtũmaga andũ magĩe na gĩkeno thutha wa ũndũ ta ũhiki, nĩ kũmenya atĩ, nĩ wagĩa na mũgũgũteithia, na oho mũrata waku wa hakuhĩ nĩ mũrĩonanaga maita maingĩ na mũgũtũrania nake. Ũndũ ũcio nĩ ũkenagia mũndũ mũno. Ũndũ ũngĩ ũrĩa ũkenagia mũndũ nĩ kũmenya atĩ mũndũ ũrĩa ũtũire wĩrireirie kwa ihinda inene rĩu arĩ mokoinĩ maku, na nĩ agũkuhĩrĩria mũno makĩria. Ũndũ ũngĩ, andũ nĩ mamenyaga atĩ nĩ mũkũhota kũgĩa na bamĩrĩ yanyu, ĩrĩa mũtũire mwĩrirĩirie ihinda inene. Kuona thutha wa ũhiki, andũ no magĩe ciana na kũnenehia bamĩrĩ yao. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũkenagia andũ nĩ gũkorwo atĩ ũrĩ na gĩtũmi gĩagũkorwo ũkĩgayana wendo na mwendwa waku ũkĩmũonia wendo arĩ hakuhĩ thengia wa rĩrĩa ũramũonagia arĩ hanene.

Ndereti cia ũndũire nĩ iteithagĩrĩria mũndũ gũkũrana ũndũire wake nĩ ũrĩkũ, na kũũmenya mũno makĩria. Oho, nĩ amenyaga maũndũ marĩa metĩkĩrĩku na marĩa matetĩkĩrĩkĩte, marĩa mangĩmũrehera thahu angĩmeka. Oho, nĩ ũhotaga gũkũrana makinya marĩa ũbatiĩ gũkinya hĩndĩ ĩrĩa weka ũndũ ũrĩa ũtarĩ mũĩtĩkĩrĩku, nĩgetha ũndũ ũcio ũkũeherere kana thahu ũkuume. Oho, nĩ ũmenyaga magongona ma ũndũire waku matabanagio atĩa, na makinya marĩa mũndũ akinyaga. Oho, nĩ ũteithagia mũndũ gũkorwo ũkĩmenya atĩ ũndũire waku ndũngĩhanana na wa mũndũ ũcio ũngĩ, na ũkaũkenerera na ũkahota gũikarania na andũ ũrĩa mabatiĩ.

Kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ aremwo kwĩgĩrĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ararĩa na mũrata wake, nĩ gũkorwo atĩ, arata nĩ marĩ na maũndũ maingĩ ma kũgayana na marĩa matarĩ ma serious mũno mũtũrĩre-inĩ. Wa kerĩ, nĩ kũrĩ ng'ano arata maheanaga ona no ũkore kaingĩ mararia maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka mĩtũrĩre-inĩ yao, maũndũ maneka me hamwe me na arata angĩ ao, kundũ manathiĩ , maũndũ mau moothe, nĩ matũmaga mũndũ aremwo nĩ kwĩgirĩrĩria gũtheka. Ũndũ ũngĩ nĩ ũkoraga kũrĩ na mĩbango marabanga, ĩrĩa ũtangĩmenya ĩhana atĩa, tondũ ũkoraga arata gũtĩrĩ ũndũ matangĩrana, gũtirĩ ũndũ matangĩka me hamwe, na kũguo maũndũ maingĩ mao nĩ makoragwo no gĩkeno marĩ nakĩo kaingĩ.

Thĩiniĩ wa mũtũrĩre ũyũ, andũ kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩ na mĩcamanio, nĩ makoragwo makĩgayanio kũringana na maũndũ ngũrani. Tũkũmũrĩka ciĩgiĩ na mĩaka, wa mbere, kĩrĩa gĩtũmaga andũ magayanio kũringana na mĩaka, nĩ atĩ, o gĩkundi kĩa mĩaka ngũrani, nĩ kĩrĩ maũndũ ngũrani marĩa mangĩenda kũarĩrĩa, marĩa gĩkundĩ kĩngĩ gĩtangĩmenya. Ũndũ wa kerĩ, nĩ kũrĩ mathĩna marĩa magũmagĩra o gĩkundi, ta rĩu kĩa mbeũ njĩthĩ mathĩna makĩo, matingĩkorwo marĩ mo mathĩna ma gĩkundi kĩa andũ akũrũ. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũrĩ mĩario ĩrĩa ũtangĩaria, ta rĩũ gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ na andũ anene, kwĩ mĩario mũtangĩaria ciana iho, na kũguo no mũhaka mũkorwo mũgayanĩte na ikundi. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũhoro wĩgiĩ maũndu marĩa ma kĩmũthingi, ma kĩmũtũrĩre, marĩa ũkoraga kwĩ mĩario ĩtangĩario ikundi-inĩ marĩ hamwe, ĩndĩ mabataraga kũgayanio.

Ĩĩ nduka nene ya Naivas nĩ ĩkoragwo ĩtĩkĩrĩtie marĩhi kũgerera Mpesa. Ota ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie, noguo ona ahũri biacara anene maracenjia maũndũ maao, na kwa ũguo, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ararĩha na Mpesa, nĩgũkoragwo arĩ raithi mũno, na onakuo nduka-inĩ ĩno ya Naivas, mũndũ nĩ arĩhaga indo ciake ũkĩgerera mũtambo wa Mpesa, kũrĩa makoragwo na paybill ĩrĩa ũbatiĩ gũtũma mbia, magaciona mĩtambo-inĩ yao, nawe ũgakorwo ũkĩoherwo indo ũkainũka nacio.

Mathĩna ta ma arutani kũaga mĩcara kana mĩcara yao ĩgacerithĩrio, nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũgũmagĩra mathomo, kuona mbeca rĩmwe nĩ ciagaga gũkorwo i njiganu kana itũmetwo nĩ thirikari. Ũndũ wa kerĩ, nĩ ũkoraga atĩ cukuru ndĩrĩ na indo cia kũigana ta mĩako , mabuku, metha, itĩ, gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ iria ibataranagia gũkorwo thukuru-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ ũkoraga arutani nĩ marathomithia ciana nyingĩ kĩrathi kĩmwe, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mũrutani aage gũkũrana nĩ mũrutwo ũrĩkũ ũranyita wega. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũkoraga atĩ thukuru, nũ ũragũmĩrwo nĩ mathĩna mahinda kwa mahinda, ta kwĩ mbura, ũgakora nĩ ũndũ wa waagi wa mĩako mĩega, nĩ kwagĩa na mĩaraho thukuru-inĩ. ũcio ũngĩ nĩ mĩrimũ, ũgakora nĩ ũndũ wa mĩhatĩkano, kũrĩ na mĩrimu ĩrĩa ĩgwatanagio, mau no mathĩna marĩa thukuru igeragĩra hĩndĩ ĩrĩa iratigĩrĩra arutwo me na gĩthomi kĩega.

Ĩĩ thoko ya Mathai nĩĩgucagĩrĩria agendi. Wa mbere, rũrĩrĩ rwa Mathai, nĩrũkoragwo rũkĩendia matonyo maao, iria imwe nĩ nguo, macuka, marũhiũ, mĩgathĩ, mbangiri, iria rĩrĩa andũaya moka gũcera, mendaga mũno gwĩkĩra indo icio, makorwo makĩhũrwo mbica nacio, irĩa irĩhagio. Ũndũ ũngĩ, nĩmakoragwo makĩgũra cia kũinũka nacio, kuona nĩciongagĩrĩra ũgemu thĩiniĩ wao, na koguo ũgakora matyai nĩmarathodeka mbeca kũgerera kwendia indo ciao kũrĩ agendi.

Hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wagũmĩirwo nĩ mũtuthũko wa mũrimũ wa Covid 19 nĩkũrĩ njanjo kana ndawa iria cia thugundirwo nĩguo kũhũrana na mũrũrũ maguo. Imwe cia ndawa icio nĩ ta Janssen, AstraZeneca, Moderna, Corona Vac, NovaVax, Abdalla, Scb 2019 gatagatĩ-inĩ kaa ingĩ.

Wa mbere, nĩ kwaga kũheana ũhoro wa mũndũ kĩũmbe kũrĩ mũndũ ũngĩ, angĩkorwo ndarĩ na rũtha rwake kana matirĩ nake. Ũndũ wa kerĩ, nĩ mũndũ kuonania gĩbandĩ gĩake, na gũĩkĩra kĩrore, mbere yake ahetwo motungata o mothe, nĩ guo gũtigĩrĩra ati we nĩwe mwene akaunti ĩyo ya bengi. Ũndũ ũngĩ, nĩ macini cia ATM, kũigwo kĩeheri-inĩ makĩria, nĩ guo gutigĩrĩra atĩ arĩa marĩ hakuhĩ nawe ũgĩkĩra namba caku cia thiri, matinakorwo magĩciona. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahũthĩrea kandi, ndanahũthĩra ya mũndũ ũngĩ, kũgie na njĩra ĩrĩa ĩrĩtigagĩrĩra atĩ mwene tu no we ũrĩkoragwo akĩhũthĩra namba kana kandi ĩyo.

Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgarũrũku kana ũcenjia wa rĩera, arĩmi magethaga irio oro nini, kuona kaingĩ indo iria marahandĩte mĩgũnda-inĩ yao, nĩ ikoragwo ikĩhutio na njĩra nene na ũguo, cikaga kũruta magetha maingĩ na ũndũ ũrĩa ũtwaraga arĩmi hathara. Ũndũ ũyũ, no ũtũmire kana ũcũngagĩrĩria arĩmi gũetha njĩra ingĩ kana irio ingĩ iria mangĩhanda ithenya-inĩ wa icio marakũragia iria irahutio nĩ ũthũkia wa rĩera, kana magetha njĩra ingĩ cia ũrĩmi.

Indo iria ciĩ muoyo itũrigicĩirie nĩ indo ta mahiũ ma ngombe, mbũri, ngombe, bunda, ngũkũ, ngũrwe, na nĩguo gũcimenyerera nĩndigagĩrĩra atĩ nĩ ndacihũnia na njĩra ya gũcihe irio, ũndũ ũmwe na maaĩ. Ũndũ wa kerĩ, nĩ ndoraga ũgima wacio wa mwĩrĩ, na hĩndĩ ĩrĩa wona ciarwara, ngeta ndagĩtarĩ wa mahiũ, nĩguo acithondeke igiĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ndĩciakĩire kũndũ kwega gwa gũikara, ona gwa gũkoma kũrĩa ndĩgagĩrĩra atĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na riũa rĩhiũ no ihote kwĩyũa riũa, na hĩndĩ ĩrĩa kwaũra, citiuragĩrwo. Ũndũ ũngĩ, nĩ ndigagĩrĩra atĩ ndina cirutithia wĩra mũritũ. Angĩkorwo nĩ kĩndũ ta bunda, ndina mĩkuithia mĩrigo mĩritũ mũno.

Mawega ma gũthaka gĩũthi gĩa kamarĩ kasino-inĩ nĩatĩ mũgarũ na ciothi iria ĩngĩ kũrĩa kũngĩ ĩthakagĩrwo kũũ gũtĩre wĩici kũona kũri ũgitĩri wa gĩkĩro kĩa ĩgũrũ na ũndũ ũngĩ andũ arĩa marathaka nĩ a kĩrathĩ kĩa ĩgurũ na oho gũtĩri thigithigi cĩumagĩrĩa oro ũgwo kũona andũ nĩ athomũ na marĩ na mbeca namo mogwati marĩa meyũmagĩrĩa nĩ atĩ ciothi cia kamarĩ nĩirehaga ũmenyerĩ ũgakora mũndũ ona mbeca areciria o gũthaka kamarĩ ũgũo kaĩngĩ agate mbeca nyĩngĩ gĩothĩ-inĩ kĩu iria angĩhũthĩrire gwĩka ũndũ ũngĩ mũtũrĩrĩinĩ ucio ũngĩ no mũhaka ũkorwo ũkĩhuthĩra kĩndũ kana kĩndũ kĩngĩ nĩgũo ũkorwo ũgĩthakĩra kũũ kĩndũ ta cuba cia njohi kana ũrĩe kũũ nĩgwo gwitĩkĩrio gũikara nyũmba-inĩ icio cia kamarĩ.

Wa mbere, ũkoragwo ũkĩhũra namba ya thibitarĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na kwanyu, ĩrĩa nĩ ya mwĩingĩ, ũgatarĩria, nĩ ũrabatara ngari, nĩguo ĩkorwo igĩkuwa andũ, tondũ kũrĩ na ũndũ wonyumĩria, nandũ nĩ marabatara ũrigiti wanaihenya, waima hau, nĩ ũtaragĩria nĩkũ ngari ĩyo igũka, ũkaheyana harĩa ĩroka, nĩguo ndĩgakorwo na moritũ, makũmenya njĩra, ũcio ũngĩ, wona moka makuwo, nĩ ũthiaga ũkandĩkithia, nĩguo kũmenyekana atĩ arwaru acio maimĩte kũu.

Njĩra ĩrĩa hũthũ nĩ kwambĩka kambĩini kũrĩa ũtũmaga kana, arigitani matũmagwo hamwe na andũ arĩa mohĩgĩrĩire megiĩ maũndũ maya. Mũgakorwo mũgĩthiũrũruka icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri, mũgĩthomithagia andũ ũrĩa mabatiĩ kwĩgitĩra kuumana na mũrimũ wa marĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ, no mũtangathithie nyũmba-inĩ cia mohoro ĩrĩa mũneanaga kuo, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthomithia andũ njĩra cia kwĩgitĩra kuumana na mũrimũ wa marĩria, harĩa mũkoragwo mũkĩmĩika na thiomi ngũrani, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ makorwo makĩnyita wega njĩra icio.

Ũndũ wa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ, andũ arĩa manyitĩkana na mũrimũ wa TB, nĩ maigwo keheri-inĩ na kũheywo ũrigiti ũrĩa ũbatiĩ, ũndũ matarahota kũonana na mũndũ ona ũmwe nĩguo kwaga gũtheremia mũrimũ ũcio nginagia mahone. Ũndũ wa keerĩ, kũgĩa na njajo ya mũrimũ ũcio nĩguo andũ magathecagwo nĩguo kũugirĩrĩria andũ kũnyitwo nĩguo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ andũ gũthomithio ciĩgiĩ ndariri cia mũrimũ wa TB kũgerera ngina nyũmba cia mohoro nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ magĩa na ũmenyo, na mangĩona mena ndariri ta icio rĩ no mahote gũthiĩ thibitarĩ ũtanatherema ngina kũrĩ andũ arĩa mamakuhĩrĩirie mĩciĩ-inĩ na matũura-inĩ.

Rũhonge rwa NACADA nĩ rũheanĩte namba ya ruo rũrĩa ũngĩhota kũmakinyĩra naruo. Angĩkorwo ũrĩ na mũndũ ũthinĩkanĩtio ni ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Wona moya mũndũ ũcio, nĩ matwaraga kana makamatwara ceceni-inĩ iria makĩte. kũrĩa mahotaga kũrũnga mĩtugo ya andũ acio, na njĩra ya kũmaiga marĩ na mawĩra mararuta, na kũndũ kũu gũtiendagio ndawa, kana njohi ũndũ ũrĩa ũmateithagia gũkorwo marĩ na ũndũ mareka na kwaga kũhũthĩra indo icio. Ũndũ ũngĩ nĩ mamathomithagia mogwati ma ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩgetha magarũrĩre mĩtũgo yao. Ũndũ ũcio ũngĩ wona marĩkia nĩ kũrĩ andũ moyagwo, mathiũrũrũkage magĩthomithagia andũ arĩa angĩ, na oho kũheo mĩeke ya wĩra nĩguo kwĩyeherania na thĩina ũcio.

Kũruithia mwana wa mũirĩtu, gũkoragwo kũmũigĩte maũgwati-inĩ maingĩ, ũndũ wa mbere, nĩ kũmũigaga ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo mĩrimũ, hĩndĩ ĩrĩa makĩria, onana kĩmwĩrĩ na mũndũ. Ũndũ wa kerĩ, nĩ gũkoragwo kũmũigĩte ũgwati-inĩ wa ona gũte muoya wake hĩndĩ ĩrĩa aragĩa mwana.

Kauntĩ ya Kisumu nĩ ũhotaga kũona mbeca ciayo kũmania na ũtegĩ wa thamaki kũma ĩrĩa-inĩ rĩa Victoria na ũyũ kana ĩno nĩyo ũndũ ũmwe ũmarehagĩra mbeca makĩrĩa. Ũndũ ũngĩ nĩ kũmania na ũkũrĩa wa indo ĩrĩa ĩkũraga mwena ũcio ũndũ ũrĩa nĩ igwa, mbembe ũndũ ũmwe na mahũa icio nĩ ĩmwe cia indo onacio iria irehagĩra kauntĩ-inĩ ĩyo mbeca makĩrĩa.